Tinye komonut missing' keboishen ATM ingiyonien keba ofisishek nito ko amun yeitinye katit nebo ATM komoyoche iwe office nebo bank ibangan lain asikobit inemu chepkondok kit neyoche iyai kityok iwendi ole miten ATM ak itio ibenam ATM card inde ole keswebonen ak itio inde pin ak ikany transactions nengung ak iwe ak rabinik cheguk chekeinemu ko nyumnyum missing' kenyor rabisiek ak iboisien kasarta kitikin yeitinye katit nebo ATM kosir yometinye koyoche ibainangan laindaa.